Tenkaraki ore nena oitoi olashumpa, na kesidain, na kibooyo si daikin peminyala tolchambai. Ore si enkae, naketumoyu. Na ore si enemusho, na kipilipilie daiki, nitosidan metaa kesidain.

ketii iltung'anak laa meyiolo aitumia lelo keek aitobiraki anaa ketii oltung'ani laa kitumia zaidi kuliko enaifaa nitumia netii olikae laa kitumia orkiti kuliko naifaa nitumia anaa ore sai oltung'ani oitumia zaidi naa ore ilo tung'ani naa kidim atapejo ina daa ninyiala endaa naa ore oloitumia enkiti kidim aitumia inakiti naa nmemesidanu ina daa amu meeta naa entoki nataasa.

ore nanu enashilaa naa enenkiboroto, enkiboroto ong'uesi endaa olashumpa amu ore saizi naa ore enaa ina olashumpa naindim ainyiang'u olchani naa nimbooyo piipi amu yiolo naa eniasita ore apa naa meyioloi enaas yani kidim intokiting ainyialata ashu endaa ainyialai tenkarake meyioloi naa irkeek loitumiae nemeyioloi entoki naasita naaku kashilaa nanu enolashumpa ajo ninye esidai.

Ore naai entoki naidim atasa naa kanyok aas esiaai ai aitobiraki paatumoki ele tung'ani aisilinga, naa ore paidip aisiliga ah nadim aitobira shoruetisho ang o ninye, meeta ore ninye paaikilikwana entoki meeta entoki naany aliki naa ore teina maata entoki ne maidim atayiolo

ing'as airoroki ele tung'ani ingira ashipakino naa ore teina naa kedol ele tung'ani ajo mira oltung'ani torronok neeku meure ninye tenikirorie amu ore duake oltung'ani ng'ejuk tesiai memus duake ninye tenetum oltung'ani loidim airorie tina siai anaa oltung'ani ledukuya naa ore teina ore pindip airorie hivo hivo ninkilikuan inkarrn enyenak naa ore, ore sasa pinkilikuan inkarrn enyenak nesidanu naa amu iyakuku ilchoreta.

ore enedukuya naa tenesheti isipitalini metaa ore peemuoi iltung'nak neetae enekwetikinyieki ore sii aitoki tening'ua iltung'anak kulo keek, kulo keek enaa enaisho enaa isigarani loidim ainyiala biotisho enye yani peeku ake kila mtu responsible metaa mee kemoimoi iltung'anak ovyoovyo.

keetae orkerreti osuji tenelotu enkitok inolong edukuya ore enedukuya naa ore iltung'anak lilo kijanai naa keng'amu naa nishori inkishu duo anaa kegirae aimal inolong ore eniare keng'amuni oltung'ani nishori enkarrna neoki enaisho.

keomon alafu ore enkae toki iare naas naa kibukori kule, kisuari kule egirae aing'orie idialo eshumata naa neranyi isinkoliotin lenchan egirae aomonu ina shan neeku nejia apa eiko.

ore enedukuya naa pang'as nanu ayanyit koon openy amu ore piitum oltung'ani enkanyit ekoon naa meeta eninko pemianyit kulie tung'anak ore sii eniare kifaa nintodol lelo tung'anak otamorutua ajo ata ninche naa iltung'anak le maana neeku ore enaiko naaji naa ore paatumore naa kairoroki tenkanyit nainosie ilomon naitodol ajo ata ninche naa iltung'anak sininche.

kelo egira kuna toomonok ashipakino kulo musunku amu wore naa kulo musunku naa kinyang'u kuna masaa natiripa kuna tomonok naa ore naake pee edip ainyang'u naa ketum kuna tomonok iropiyiani na wore kuna ropiyiani naa nai saidia kuna tomonok petumoki anoto pooki toki nayieu ninche.

ore enedukuya ore kulo tung'anak oyieu neyama ning'oru entoki naji marriage certificate naa ore ina marriage certificate naa keetae iltung'anak tuseme ilchoreta lenje nepuo ae sign era waare yani enaa loitashekinok lenche ore peidip aisaina neponu sasa enetii intoiwuo neyai intoiwuo neponunui nelaki imali duo ore piidipi atalak imali naa niteruni duo kiama.

ee ng'otonye nagira airo wenkerai enye entito enye ashu enkayioni enye kake kegira aikilikuan, kegira duo aikilikuanu entoki apa naing'uraa te tv peetumoki aing'ura opapai lenye neeku ina toki nanu adolita tenewueji.

ee kaata kitodolu ajo kegira technology aponari negira asapuku netaa keetae isimui pooki, pooki aabila esimu meeta taata esimu nimidim oltung'ani anoto ore tenilo, tenilo olduka bora akeyie iyie metaa esimu niyieu naindim anoto.

ore enaa sai ena siai naa keesa enoshi kata osiruai enoshi kata epuo iltung'anak olosinko nepuo arany neeku neshipakino iltung'anak neeku ore ena siai naa enkolong enchipai naa ina piidol iltung'anak ipidito oleng egira arany egira ashipakino.

ore enedukuya ore ena siai tenias naa kitodolu ajo yani matejo enoshi toki ningira aas for fun enoshi ningira aas akeyie iyie duo piintiship koon oltung'ani alafu ore eniare keretisho tadi tosesen amu kelak osesen ore ene uni kidim naaji kulo tung'anak ataa kegira aishindana neeku indim atadua ajo kalo oledukuyaoleng kalo loidim ahomo oleng neeku nejia.

ore enedukuya naa peponaa ildaktarini kulo tung'anak duo loosisho tesipitali ore eneare naa peponaa intokitin naidim ataret ena duo tomononi naisho wenkerai enye nepiki iltung'anak loyiolo esiai nepiki sisii irkeek metaa ore peini enkerai eeta enkiti shida neetae enkiti toki naidimi ataretie.

etoponaitie piipi naa ore enkoitoi nasujita naa eyautua ildakitarini kumok oleng loonkera naa ore sii pijo naji aing'orr ore ward onkera najo ketiiki oleng najo kisafi ina ward kitukui kila saa neeku ore ninye imoyiaritin kumok metum inkera tenkarake usafi e ward alang'u apa duo kitambo.

ore iropiyiani naitalakuni pekeyake naa iropiyiani naa e registration kuna ropiyiani ning'as ajing'ie sipitali kake ore indipa atabaa enkerai meetae iropiyiani naitalakuni piipi naaore nena e registration kisidain ake megoli sii dii duo amu ore inkulie olong'i naa miya ashu miya mbili neeku megoli.

ore entoki edukuya nang'as aas naa kang'as ajoki ilo tung'ani metonyorrai kon amu ore penyorra oltung'ani kewan naa megol taa dii enkishiunoto amu kishiuni ninye oshi taata cancer, ore eniare kajoki ele tung'ani ore entoki sidai teninye naa tenewok irkeek oishooki ore sii eniare naa tinitumia irmatunda nenya irmatunda kila mara amu lkitadoyio oshi irmatunda cancer.

ore enidim oltung'ani ataasa naa ore entoki edukuya ore enkata natii enterit naa kifaa ning'ua oltung'ani wuejitin nailepunyie enterit oleng oshi osiwuo ore sii eniare ore teniteru asha nishopi ifulanani amu ore tenimbooyo enkijape naa kegol oleng kimbung orkirobi.

Ore emoyian edukuya naa orkirobi amu ore orkirobi keyau enchan neyau enterit, neeku ore piijo aing'orr melauni orkirobi. Ore eniare naa oltikana amu ore oltikana duo peesha oleng' oleng' naa kiirrag inkariak nejing' mosquito naa ore naake pee eeku etijing'a naa keony naa nkera nejing' emoyian.

ketaana ebayieki ina reteto enkiteng'enare naa ore sii dupoto nanatoki naa etayioluto iltung'anak imbaa naidim aisababisha naaji imoyiaritin netaa ore lelo tung'anak kegira anyok apaashare nena baa peetumoki moyiaritin atadoi.

ore enedukuya enaa, enaduo enkiteng'enata oltikana piibori naa pee ore peirrag inkariak tenkalo inkajijik naa neturr iltung'anak irmutaroni petumoki ina are ashomo peemitoki ashuma pemidim ayau anaa umbu naidim atamuoi, atony iltung'anak ore sii eniare ore enkiboroto entiroto enkoshoke naa peeku ake iltung'anak safii, peeku iltung'anak safii nekusoi iltung'anak naa ore indaiki nayierr neyierr aitobiraki nitokitokie indaiki amu ina tadi oshi naibooyo naa imoyiaritin enkoshoke.

Ore duo tesipata, meeta entoki sidai naijo biotisho sidai. Na meeta oltung'ani lemeng'uar peeta biotisho sidai. Neeku, ore esidano ebiotisho, na keeku meetorrono, yaani keshipa iltung'anak. Meeta iltung'anak omoyiari, omoyiaa, meetae keeya napuku, amu kesidai naa biotisho oltung'anak.

ore eniko iltung'anak pitobikoo biotisho sidai naa tenesuj, tenesuj entoki natiakaki pees enaa nai tenikijokini tapala ena, tapala ena taasa ena, taasa ena nisuj inena pookin nikitiakaki naa wore naa teina intobikoo biotisho ino sidai.

ore embaye nanarikino nesuji naa peeboli isipitalini kumok neyauni ildaktarini metaa tene, tenemoi ninye oltung'ani neeta enebakieki ore sii enkae naa tenesuj iltung'anak sheria nesuj imbaa naifaa ning'uaa petumoki anoto biotisho sidai amu teneretokinoi aiko nejia naa kesidanu naa biotisho nebikoo.

ore enaimanisha naa tenikinyiototo pookin nikintobirr ormanyara nikintobirr pokitoki nayieunoi naitobirr biotisho ang naa nikinchangia pookin naa ina naa imaanisha naa ina esidai kake ore peeking'uiki metaa enchoto nabo ake meeta naa enaasitae kitoki ake biotisho torronok alotu.

Ore nanu naa emb embaare eang nanu agelu amuu ore ena embaare eang na meeta entoki nimiindim ainoto ,ore nye enedukuya, itum oltungani likinyikaki na likiudumia aa iyie ake openy, amu ore te sipitali indim diatoi ainoto oltungani likinyikaki kake kekumok naa iltunganak naa kegol tanaa iyie ake eponunui abaki ,iyake itaasi, niaku kesidai enaang amu iyie naake openy neaku ore pooki toki naasi naa iyie itaasi ,iyie ake openy.

ee kaidim atolimu amu ore nanu entoki nadolta naa olami netii engarri naitashe te kando olami naa ore ena arri kegira awosh isitimanmi nebolo ena arri neeku netii irkeek ladolita.

keji ewueji nalo edukuya naa keji reception amu ore oshi ine wueji naa ninye ilo alimunyie inchida inonok pekitumokini naa aterew enetii oldaktari pekitumokini aisaidia naa ore sii paa kenare nitum embaare asioki naa kitorronok oshi ina moyian amu kidim aawa ooltung'ani atasioki.

meta ebaare nemetii sipitali anaa ,tenaa ekiya elukunya naa idim anototo ebaare elukunya, tena ekiya enkoshoke, naa idim anoto ina baare, ewueji akeyie nikiya, naa meeta ebaare nemidim anoto te sipitali.

ketum inkera natii university, ketum enyamali sapuk oleng amu ketii inkera nemeeta intoiwuo naa nemeeta ina kidimata naidim aisumata naa ketii inkera naa entoiwuoi nabo eeta nemeeta ninye ina toiwuoi entoki naidim aisumie ena kerai neeku ore oshi nena ropiyiani imaniki oshi akeretito piisuma ena kerai enye naa ore nanu entoki naidim naaji atiaki sirkali metaasa naa peeshuku ake ina reteto amu ata ninye teneshuku ina reteto naa inkera e kenya ake isaidia naa sii aitoki enkisuma peelo dukuya.

Teneyiolou ake iltungana imoyiaritin neyiolou, imbaa nasi pibori amu tenetaa iltungana ina ngenona kindim oleng aiboi nena moyiaritin ena sai oltikana, kindim iltungana aiboi oltikana tenetur ilmutaroni, nindim si iltungana aiboi olkirobi, teni tenishop tenepal iweujitin nati enterit, ashu tenesha nishop ilkaputini.

Ore oshi tesipitali ena sai ena sai emoyian ena bitia, ekijokini tesipitali pilo after ilapaitin okuni, pitumoki enitiu iyie pitumoki atayiolo biotisho ino enenngira aikunari, niaku after lapaitin okuni oshi nanu alo.

Kejoito pesuji pesuji sheria olmalimuni, na nelak serkali olmushara lomalimuni aitobiraki pemitoki ainyanyasa ilmalimuni, amu keeta sininche ilmareita loyieu neret neeta enkera nayieu nisum niaku kejoitoi ake peisho serkali ilmalimuni, olmushara lenye aitobiraki na nilepakinye amu keti oshi abori.

Naa tenaa kesipa nai nakesidai ina remore onkishu na peisho ltunganak serkali erem nona kishu enye amu keyiolo taatoi serkali mbaa kumok ,neyiolo sii mbaa naasita, neaku kanyor nai nanu tanaa kisho ltunganak serkali erishata metaasa ina bae.

Aidim ake nanu atejo sidai mtandao, amu eta keliki iltungana entoki nemeyiolo iltungana, ashu eliki iltunganak intokitin oshi naisudoro nasita sirkali, tonkisundorot niaku eta kindim iltunganak atayiolito imbaa naasa, naa ore doi peyiolou iltungana na kindim serkali aibelekenyata nitasheyie,

Aisapuk enkarruisho tolosho le Kenya oleng' amu ketii iltung'ana laa ina arruisho eitegemea petumoki ainosa endaa, amu meeta iltung'ana kumok te Kenya esiai niaku ore duo tenijo aing'orr kulie tung'ana, etipika apa ina meeta esiai enye petumoki anoto endaa nanya.

Enetipat amuu ore enaa ena pharmacy ketum iltung'anak irkeek looyieunoyu, neeku tenemuoyu naaji oltung'ani nemelau irkeek oitumia amau keya toi nelekwa sipitalini neeku iindim naaji ainyiang'u irkeek liindim aitumia amu aikiliki ake sininye ele tungun'ani oosisho tenewueji irkeek sidain te emoyian niata.

Ibelekenya amu eta ninye ore pilo oltung'ani na iyiolo ajo itum ingarrin, na iyiolo ajo ore ninye pekitumokini naji ainyila tengarri, neeta enishukokino nilotu aisitaya amu keeta na eneweuji yaani ninche naata nena amba ongarrin, niaku keeta ninye enisujaki oltungani, ore tenimin olola lino na itum amu keeta enisujaki.

Eeh kaikilikuanu esimu sidai aisul, naikilikuanu ntokitin tenaake eti pooki toki nayeu tenaduo simu features, naitoki sii aikilikuanu bei enaduo simu tenaake abaiki amu ore naadii entoki e maana naa iropiani duo tenaye iata ropiani nabaiki ninyang'u naa ninyang'u naa, naa tenemiata nikinjori esimu o roiani nibaiki.

enking'eta oshi ing'uesin naapuo tiiatua enkop, neeku ore ake pee eidip duoo aatony enkaitubului nabo, niduraki enkae, ore pee eidip teina nkae, neeku yaani kegira ake apuoo puo mpaka nemut inkaitubulu.

ing'as aimaa ing'olikinot kumok oleng, amu eking'aas naa enkop ayenikino, neku mintumia esimu tenimiata, mintumia ilo aini lino tenaa iyata duo iropiyiani niata te mpesa. nimintayu kake kelelek amu ore ake pee itaaniki oltung'ani naa imbung' esimu enye, nireu id number inamba enkipande apa nirigistayie naa nikishukokini naa.

Kitishipo ena siai amu enkisuma naa ore naa isuma enkerai, iyata ake osiligi ajo kelotu ake aaku oltung'ani letipat enkolong' nabo, naa ore sii enyorata naaji entoiwoi naa teneidip enkerai enye sukuul nisadanu imbaa te dukuya. Neeku naa kesidai ena ena baye naake emelok sii aitoki.

ee ketae tadoi lelo tururi, na ore oshi enaiko ninche teneasisho na pemana aliki iltngana ajo ibelekenye enkop, na ningua ilapa ake inapa tokitin naasita apa tesiadi ,nenyora nangira aponu. tedukuya, na ore si enaitoki as na kisho iltunganak intokitin ngejuko, ntokitin sasa naetuo ekisasa, na kenyor iltungana na kenyora dii aibelekenya,

ee atayiolo sirkali, naa ore enikias na yiok ena ntoiwuo na pe kibung ina kisuma, nikirew enkera ang dukuya, petumoki atayiolo ina kisuma, netumoki atonyora, nikias duo iyiok ena imba nikindim ataas,